Kangi'yo gimatimore kaeni to aneno ka jalni nikod puotho manyalo kelo pesa, ne ohiko puotho opure maber, ochako onuoye okawo kothi oketo, koro rito gimabiro e pacha kanyalo rango' tich majabernie ma jalni otimo en ni jalni nikod okang' makende ma biro keto pesa e mifuke, nyawira no okawo kothi oketo e lowo, kothi otwe maber, en gima osedoyo, kendo gima koro to orito ni mondo mi ochiegi okaye otere e chiro, mae en tich majaber machalo nade, an kod yie kod nge'yo ni kawatimo tijni waduto nga'to ka nga'to to gweng'wa kod pinywa nyalo bedo kod chiemo, to kachiemo nitiere kende tije nyalo nuango're to timbe mag waundu ok nyal nuango're, mae en tich majaber omiyo ji tije, kijende onwango' tije jogo ma okondiki kod sirikal nikod okang' makende mar nwango' kama gitiye kendo nga'to ka nga'to nyalo keto chiemo e mesa, ok mana kawuono kende nikech jogo manie otiyo kawuononi nitie jogo bende ma biro tiyo odiochieng' machielo .

Gini en kodhi, kendo kaka ilose en ni ikawo puodho to ipuro kasto idhi iyoro idhi ikomo, idoyo idoye nyadiriyo. Tok doye nyadiriyo bende inyalo goyo ne yath kanyalore . Tok goyo yath ibiro rite kasto ochiek to ipone kidhi kode dala. Tok kisechopo kode dala tibiro moye ma otwo . Ka isemoye ma otwo kaen kod jwala maduong minyalo ume godo kama omoye no to ibiro ume kosetwo maber tibro dine. Tok kosedine mokete maber, tibiro yieke, ibiro moye kendo ka oonge kuom opokla mare imoye tok. Ka osemoye to ibiro kawe to ipime kasto ikane . E kinde no ibiro bet ka iseiko chiemo maber . Chiemo manyalo konyo ngima mar dhano ng'e kaka ichame